Ore enaa enadolita ena pisha, naa kadol ajo nkwashen kuna. Ore eton etu elo oltung'ani alo aun inkwashen, enare niyiolou ajo kaa terit eyieu nkwashen peyie euni nenare sii peyie eyiolou oltung'ani ajo ore inkwashen naa enare neuni tenkop nashita enaake. Idol ajo ore kuna kwashen naa ore ake piidipi atuun etaa enkata napwoi aaturu nidol ajo enkae kata ina nalo oltung'ani arashu enarikino neyiolou oltung'ani eng'eno sapuk amu ore piimbasuru nidol ajo ilotu aun kulo kunuyiani, nipik pookin. Nenare sii niyiolou oltung'ani ajo ore ake pee ipik irkunuyiani, enare sii niata irgoso peyie itumoki ateena nkutukie enye peemeibukori. Nidol ajo yiolo nkwashen naa keeta faida oleng tormaasai amu keeta iropiyiani kumok oleng naidol sii ajo kisho irmaasai miendelea biashara enye aa kisho minoto iropiyiani nigil apwonu aitau nkulie peyie etumoki aendelea biashara enye ormareita lenye tepooki

Ore adolita ena pisha, naa kadol ajo ormaasani ele neteena olalem neeta enjembe netii sii olchamba laa kajo irpaek kulo. Nalo sii alimu ajo sidai ena bae, akajo paalo alimu ajo sidai ena bae, sidai amu, nabo ikincho ninye metaa taasishore nkaik amu esiai oo nkaik nidol sii ajo kebioto, iyiolo ake esiai eeta oltung'ani pookin naa kebioto esiai toltung'ani pookin amu titapaash ninye kwanza imwoyiaritin osesen aa keesita ake nkaik esiai enaake. Nidol sii ajo ore kulo paek naa keeta siininche faida tenchoto oltung'ani amu endaa toltung'ani, nisho engolon, nidol sii ajo kiidim oltung'ani atimira kulo paek netum, netumoki anoto biashara enye neendelea ailisha ormarei lenye. Eyieu sii oltung'ani neyiolou ajo iyiolo irpaek keyieu neyiolou enkata nauni, enkata nakesi. Aidol ajo iyiolo enkata nauni irpaek naa enkata natabawua enchan, neeku enchan neeku ina piidol ajo kanyoo piinyorr ena bae. Naa Kalo sii ajoki irmaasai peyie etumoki ataas imbiasharani naijo kuna amu ninche naaretu ninche tormareita lenye

Ore adolita ena pisha nakadol ajo etii iltung'anak, iyiolo kulo tung'anak netii enkalo onteenti arashu enkalo inkajijik naasheta. Iyiolo kulo tung'anak nibung'ita inkardasini naiborr. Alo sii alimu ajo kanyoo nalotu indamunot ainei tenadol ena. Ore adolita ena bae, adol ajo ebaiki naa olturrurr ele looltung'ana loetwo tenebo nibung'a tenebo eesita oshiake imbiasharani enye peyie eponaa indamunot, eng'eno enye tenkalo imbiasharani enye. Idol ajo elelek ajo eshomo kulo tung'anak nitabaya ndwaat enye niregista naa ena organization enye nidol naa ajo ina piishooki kuna certificates. Naidol ajo ore kuna certificates ninche naitodolu ajo etaa kulo tung'anak tenebo ompaka nishori kuna certificates nidol ajo egira aendelea tolturrurr lenye naa kalo alimu ajo olturrurr ele tiatwa irmaasai kulo lotii enewueji. Adolita ajo eiregista organization enye ompaka nishori certificate arashu etii entoki nai

Adolita, ore tena pisha nadolita emama arashu entasat ajo naa piilo aitereu natii atwa olchamba lenye ajo egira pae akesisho tena pisha. Adol ajo enyorr ninye ena maama esiai enye oleng amu, idol ajo etii ake ninye olchamba lenye enaake. Ore sii tena pisha, nadolita irng'anayio ajo naa piilo aitereu. Naa iyiolo kulo ng'anayio ajo naa ilnyanya. Ore paalo ajo aing'urr orkiu lena pisha, enadolita, adol ajo eshomo ena maama aun kulo nyanya tenkata sidai amu adol ajo ewoto netoishote sii. Naa iyiolo embae nalo arrep, netaasa ena maama esiai sidai amu etaanywa neun ilnyanya lenyenak tenkata sidai arashu tenkata enchan. Neetasii irkiek sidan amu etutumo irnyanya lenyenak aatabai enkata ompaka nidol ajo enyorr ena maama esiai oleng amu idol ajo olchamba ake ninye etii enaake. Naa ore ake, ore ake enare niata oltung'ani eng'eno eunoto olnyanya arashu iyiolou enkata niunie ilnyanya, enkata enchan pee

Ore enaa enadolita ena pisha adolita enkop naisiajia. Adolita sii inkishu naokito enkare ajo naa siinanu piilo aitereu. Naa iyiolo enkare naokito naa tempeut eokito. Netii sii ormutaro loyau enkare enapeut. Alo sii arrep ajo sidai ena bae. Kanyoo paa sidai ena bae, sidai ena bae amu idol ajo elelek ajo ore ele mutaro oyau enkare ena peut nelelek ajo tenkae wueji epuku ashu tolikae tanki epuku arashu tosilanka epuku. Naa sidai ena bae amu ore ake peyie itobirr iltung'anak impeutin iyiolo ajo kesidanu eokoto enkare toonkishu amu miigil ainyal idia are natii silankani arashu natii oltanki. Nidol ajo etumoki siininche iltung'anak aisefo ena are peyie eok toonkutukie enye peyie miinyal inkishu aadoiki arashu nelutaki. Nidol ajo ina paarrepita ena siai oo mpeutin tenkop naa ketumoki sii inkishu, kedung'okini meetu enkare esidai nebaiki pookin

Ore tenapisha adolta nkera kutitik nadolita si emama enapita nkera nadol si nkajijik tenkalo inamama nanapita nona kera ore enalotu ndamunot ainei tanadol ena pisha adol ajo ebaki nayiolo eneweuji na children home na ore aa eshomo ninye abaki kuna kera natii children home adol ajo keshipa ninye oleng neshomo aibung nkera pokira pitodol enjipae enye na sidai enabae oleng ebaki neyaka enamama nkera sawadi naidol ilepuo enchipae tiatua nona kera oleng na sidai ake tenilo oltungani alo aparan aji onona kera peyie intodol ninchebenchipae enye amu enidol enamama ino emusungui nashomo abaki nona kera neyaki ninche sawadi.

Ore enaa enadolita ena pisha, adol ajo etii intasati uni nenapita irpirai lenkare aa kanyoo paalajo enkare, adol egira entasat apikaki enkae orbaket le nkare. Ore naa tenkalo nena tasati natii enkalo orbaket adolita ajo etii, etuuno irmatunda lenye naa lelo baketi itumiai peyie epwo apwonishore ashu epwo aitok lelo shambai lenye. Kalo naa alimu ajo ketii enkae oitoi naasishoreki ena bae aa etii ena, elelek iturr ormutaro oim kila obo shamba peyie neeta sii ormutaro lenkare arashu ormufereji lenkare lolo alo aitook kulo shambai tenkata nabo. Neeku iboloki akeyie oltung'ani olchamba enkare neim ina oitoi arashu ilo reyiet, meyai irbaketi kila olchamba le nkare, nidol ajo enkae oitoi ina naitookieki olchamba tenkae kata nemee ena

Ore ena pisha, kadolita enkiteng' naibung'itae. Nadolita sii irmurran woltasat. Ore ele tasat, adol ajo ibung'ita enkawuo wo embae ejo peyie eng'orr ena kiteng'. Nadol sii iltung'anak ajo ibung'a ele kiteng tenkoitoi nagol oleng, etukurrakita enkeene orgos. Kalo sii alimu ajo kanyoo nagira aasa tenewueji. Ore opa, ore tenewueji naa idol ajo egira ele tasat ang'orr ena kiteng aa keji orng'oret tormaasai. Enkoitoi ena nang'orieki enkiteng peyie etumi osarge, ajo pae elelek aa entomononi ashu iltung'anak oogirae aamurat egirae ang'oroki ele sarge, nidola ajo keng'oritoi ena kiteng peyie etumieki ilo sarge. Ore opa tormaasai naa enkiteng ake bioto eng'ori peyie etumieki osarge. Nidol ajo keng'ori peyie etumi osarge oirowua. Ore ake peyie etumi ilo sarge naa kepiki opa entoki nijo enkukuri nebukokini nkuti ale peeyie esidanu arashu irowuaju esidai peetumoki atook

Ore tenadol ena pisha naa kadolita enkaji sapuk oleng naa kajo naa sipitali. Adol sii iltung'anak o nkera. Ore naa paalo alaalimu ajo kanyoo nalotu indamunot ainei tenadol ena naa ajo pae, ajo naa piilo aitereu ajo ore enewueji naa iltung'anak looshomoita sipitali aaya inkera arashu aaya oote tenkoitoi ashu tenkoitoi nainoto napwo clinic naidol naa peyie, eshomo kulo tung'anak aku tenebo. Elelek ajo eshomoki ninche aapwo aaretu ninche aabak tenkoitoi naishaa. Nidol ajo ina peeshipa kulo maasai oleng tenakata aa ketumoki ninche ainoto biotishu tooseseni lenye nebaiki siininche eretoto enye moote. Neeku ajo naa paalo alimu ajo sipitali ena nashomo iltung'anak aapwo abaiki peyie etum iretot tooseseni lenche, netum sii atumoki ainoto eretoto eumu serikali tiatwa irkiek lenye

Ore ake tenadol ena bae naa kadolita oltung'ani oibung'ita ajo naa orpaeki. Ore alo alimu ajo kanyoo nagira aasa tene naa kadol ajo iyiolo enewueji naa olchamba lorpaek. Naidol ajo ore tung'ani eeta enchipai sapuk oleng toltau lenye. Naa ore eneimu enchipai etuuno ele tung'ani olchamba lenye nebulu lelo paek esidai nidol ajo etabawua naa enkata naloito alo aikesu lelo matunda lenyenak. Naa ina piidol ajo eeta ele tasat enchipai oleng. Ore naa entoki nayieu irpaek eunoto naa enare niata oltung'ani eng'eno nagut oleng peyie itumoki aiteru eunoto orpaek. Enare sii niyiolou ajo ore eunoto orpaek naa enare piun irpaek enakata naiteru enchan peyie etumoki irpaek linonok aatubulu esidai. Nenare sii niata olchani peyie itumoki ataara ng'wesi kuna ng'wesi kunyinyi naanya irpaek. Ore sii metabau enkata nikesu naa ishipakino oltung'ani

Ore enaa enadolita ena pisha, nadol ajo ketii intasati netii sii irmusunku arashu iloiborr. Ore tenkalo nena tasati, nadolita imasaa kumok nalek naang'warr nkonyek ooltung'anak tenidol iyie oltung'ani makeon. Ore sii entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa kekumok indamunot nadamu oleng aa ore nabo, adolita ajo iyiolo kuna tasati naa inoshi tasati naapwo aarip isaen arashu naata inaduata natumoki, nayiolo atirip isaen lenyenak naa ketumoki aitobira esidai nepwo aapwo amiraki irmusungu peyie etum iropiyiani toonkoitoi enye peyie etumoki ataret irmareita lenye, nisumie sii inkera enye. Idol kuna tasati ajo eshipakino esia oo nkaik enye amu inewueji ninche egira aatumie biashara enye peyie eret irmareita lenye. Idol sii ajo epwonu kulo musungu, nepwonu ainyang'u kuna masaa oo kuna tasati toonkoitoi sidan

Ore entoki nadolita tena pisha naa kadol oltasat we ntasat natoni tenebo. Adolita sii entoki naiborr natii enkao ninche. Ore ake entoki nadamu tenadol ena pisha naa embaiki nayiolo ele tasat eeta, eeta elelero naisumita kuhusu embae naipirita arashu naretu ninche tormareita lenye ebaiki loshi tung'anak loopwo apwo abaiki irmareita loonkoitoi naapaasha. Aa kajo inji, ore ele tasat ajo egira ake aelezaki iltung'anak kumok embae arashu entoki naretu ninche ate makeon toosiaitin enye. Naa ina piidol ajo ore ake entoki neitu eyiolou kulo tung'anak neelezaki ashu neigerr ena toki naiborr peyie etumoki iltung'anak ainoto orkilikwai lenye esidai peyie etumoki ateretu ninche nereto ninche ate makeon amu elelek ajo iloshi tung'anak kulo obaiki irmareita neliki orkilikwai about olchani le polio peyie

Ore adolita ena pisha naa kadol inkera kunyinyi oleng naibung'ita intokiting toonkaik. Nadol sii irpayiani okuni lootii atwa kuna kera kunyinyi. Ore tiatwa kulo payiani okuni nadol ajo etii obo ormusungui arashu oloiborr otii atwa ninche. Iyiolo sii entoki nalotu indamunot ainei tena pisha naa ijo iyiolo ena pisha naa kelimu ajo ore kuna kera piibung'ita kuna tokiting tenchipai naa etii eretoto nainoto kuna kera eimu ele musungui arashu ele musungui loewuo atalu eimu kuko tung'anak aare nkera naaret tenkop ake ormaasai nidol ajo nelotu atum kuna kera terishata nabanji. Idol ajo ore ake peepwonu tenebo nisho ele musungui inkera enye, kuna kera naagira aretu zawadi peyie etum ninche enchipai tooltauja lenye oleng. Naa sidai ena siai amu etaretwo ele musungui inkera kumok naleng eimu enkoitoi ake elelek elo aisum inkera peyie itabaya nena kera endamunoto arashu

Ore adolita ena pisha naa kadol ajo etii iltung'anak kumok ashu esiana oltung'anak oobaya oong'wan. Nadol sii ajo ibung'ita kulo tung'anak nareta napaasha toonkaik enye. Idol sii kulo tung'anak ajo eesita ninche esiai onkaik enye naa idol ajo kenyorr ninche oleng amu kegira aashipakino negira sii aitabaya indwat enye. Ore naa paalo alimu ajo kanyoo nagira aasa tene, adolita enkaji nagira kulo tung'anak aelie oranki. Naa ore kulo tung'anak naa oranki eoshito enaaji. Naa iyiolo toranki, epwonu ntokiting kumok elukunya aa iyiolo nabo, idol ajo eoshi oshi oranki enkaji enkata niyieu oltung'ani nimbelekeny enkaji arashu neeku enkaji enolikae kitaunye sidai long'warr nkonyek ooltung'anak arashu entoki naji repairment nagira ilashumpa aaosh enaji peyie ibelekeny arashu idol ajo elelek aa iyiolo oloopa ranki lotoosho tedukuya netu eng'warr kulo tung'anak oleng negira sii aosh ele peyie etumoki ninche atang'warr enkaji enye sidai naa ina piidol ajo eoshitoi oranki

Ore tena pisha naa kadolita iltung'anak kumok ootoni tenebo. Nadol sii ajo etii oltung'ani obo lotii kati kati lelo tung'anak naa egira ninye ilo tung'ani aitashe tewueji enye openy te kati kati lelo tung'anak egira irkulie aatoni tenebo. Ore ake kulo tung'anak nidol ajo etigirate pookin ing'urita lido tung'ani ogira aitashe arashu ajo naa piilo aitereu oloito ninye airorie iltung'anak. Nelelek idol ajo ore enewueji nelelek ajo organization nagira ninye arashu ilturrurri ake lootumore tenebo arashu adol sii ajo olarikoni ele logira airorie iltung'anak lenyenak epirita embae naiusu enkop enye naa. Idol ajo elelek egira aliki ninche kuhusu barakinot naagira aendelea tenkop enye neliki sii iltung'anak peyie eyiolou ake aajo keetae sheria nasuji peyie etumoki iltung'anak airiamari tenebo naa ina piidol ele tung'ani egira

Ore ake adolita ena pisha naa kadol ajo etii inkera kutiti ajo pae natii sukuul negira ninche aatoni toolorikan lenye maate egira aisuma ninche ate makeon arashu etii oltung'ani arashu ormalimui dukuya loisumita ninche. Adol sii iyiolo kuna kera egira aitumia enkoitoi e teknolojia ashu e computer peyie isumia ninche ena siai. Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa ore kuna kera naa inkera kuna naaisumaki tenkoitoi naishaa amu ekidol ajo egira aitumia ninche intokiting naaji laptop egira aisumea toonkoitoi enyenak, toonkoitoi enye, naidol qjo inotito kuna kera eng'eno sidai oleng amu etaa keyiolo ninche aitumia ina computer enye neesishore egira aisumare. Idol ajo keeta kuna kera eng'eno sapuk egira aitumia kuna tokiting oleng. Naa iyiolo sii enkae nalotu indamunot ainei, adol ajo egira enkop aendelea te development amu etubulaka inkera kunyinyi eng'eno ashu enaitumiae computer

Ore ake tenadol enapisha, nadol ajo ore enapisha nakigero tenkutuk oloibor, ah Homabay county teaching and referral hospital. Yiolo naa tenewueji idol ajo elelek ah yiolo ene naa, sipitali ena naisum iltung'anak peyie etum eng'eno oldakitarini, arashu netum eng'eno naretie ildakitarini tenkoitoi enye arashu sipitali enye, nisaidia sinche tombaa enye. Idol ajo enkisuma ena nau iltung'anak tenebo i husu sipitali, peyie etumoki kila obo ainoto eng'eno netumoki si atareto iltung'anak lenkop, peyie ore ake kata nanyamalu iltamoyia, netum inkaik enye pookin peyie menyamalu oleng peyie etum ereteto enye. Idol ajo epuo iltung'anak enewoji, peyie etum eng'eno neponu apuo aret iltung'anak lolosho lenye, peyie eepukana tomoyiaritin kumok oleng. Ah idol ajo elelek isumi iltung'anak about esiai oldakitarini, arashu esiai onkaik oldakitarini, naa ina peepuo iltung'anak tenebo aisuma.

Ore adolita ena pisha tenewueji naa adol ajo etii iltung'anak kumok enewueji loitashe tedukuya. Nadol sii ajo atwa enkaji etii kulo tung'anak. Iyiolo naa paalo alimu ajo nyoo nagira aasa tenewueji, naa idol kulo tung'anak ajo ishopote ninche aishop isutii enye naa idol ajo eng'warr iltung'anak kuna sutii oleng. Ajo naa piilo aitereu alimu ajo ore kulo tung'anak naa kajo pae irbishopi kulo, loltung'anak lonkanisani tofauti. Naa sidai ena oleng amu ore kulo bishopi naa ajo pae ilepieki ninche oleng kulingana te siai naasita ninche. Idol niche ajo ninche oshi looya irishat arashu loitenga isiatin enkata enye peepwo alikio ororei lenkai peebaiki iltung'anak pookin lotaa ketii nkonai pookin enkop. Nidol ajo eesita ninche esiai enye sidai oleng amu kitayiolo iltung'anak metaa keyiolo ajo keyiolo enkai natii tenebo ninche neret ninche peyie ing'oru ninche enkoitoi nabo ake

Ore ake tena pisha, adolita ake iltung'anak kumok lotii atwa ewueji arashu ewueji atuturo ninche. Adol kulo tung'anak ajo ibung'ita ninche irpirai ashu irminjili logira aaokunye enkare. Ore naa paalo alimu ajo kanyoo nagira aasa tena pisha naa kadol ajo iyiolo kulo tung'anak naa etuturo ninche enkop ometabaiki enaa ninepu enkare tiatwa enkop eja osunyai otuturo ninche kulo tung'anak ompaka ninepu enkare nagira ninche aaokunye peeyie epwo aitumia aok toonkutukie enye. Nidol kulo tung'anak ajo kumok kulo tung'anak aa ketii ilotii shumata netii ilootii abori tidie wueji aaku ina are. Eetwo kulo tung'anak tenebo, neturr enkop tenebo, nereto tenebo, aidol ajo egira ninche aareto aoku enkare tenebo neng'amuno peyie eisaidiai kila obo. Idol ajo iyiolo enakop naa ketii shida enkare oleng amu eton etu ebaya ninche enoshi are napwo toormuferejini naa ina pee etuturo kulo tung'anak enkop ompaka ninepu enkare natii atwa enkop naa idol ninye ajo iyiolo enaare, ebaiki nisukut kake eokito ake ninche kulo tung'anak pee etumoki aisavaiva ninche ata makeon

Ore adolita ena pisha naa kadolita emama nanapita enkerai tenewueji. Nadolita sii enkaji sapuk naigero ninye tenkutuk oolashumpa tenewueji. Naa idol sii ajo ore enaaji naa idol ajo keng'ejuk arashu kesheta eng'ejuk ninche oleng. Ore naa enalo alimu ajo kanyoo nagira aasa tena pisha naa idol ajo ore ena aji naa kuna sipitalini kunyinyi naateshetaki arashu naatesheta serikali toonkwapi naapaasha ormaasai. Idol sii ajo ore ena sipitali nateshetaki naa kuni kunyinyi oshiake nai treat iltung'anak peyie ore ake piidol ajo midimunoyu emoyian neyai idia sapuk. Ore sii ena kinyi nateshetaki naa ninye naishoru arashu nitabaiki iltung'anak irkiek tonkwapi oo nkishu. Naidol ajo enkoitoi ena sidai nabaikinye iltung'anak pookin eretoto e serikali toonkwapi naapaasha. Idol naa ajo enkoitoi ena nataasa serikali peyie etumoki ainoto arashu netumoki aatabak iltung'anak terisiokiniloto oo nkwapi enye pookin peyie etum pookin eretoto e serikali nebaki sii irkiek lenye iltung'anak pookin

Ore tenapisha, adalta esaani natii endaa sidai oleng nemelok. Ah kanyioo pajito endaa sidai, etii ormushele, nadolta si ajo etii inkirik enewoji, naitushulakaki osarge weilata. Naa, kalo si alimu ajo kanyioo nalotu indamunot ainei tenadol enadaa. Kadol enadaa, ore enaa enadol enadaa, na keponu indamunot kumok elukunya ai. Ah elelek ayiolo kulo tung'anak, neteyieng'ishote, tenkop enye. Neteyieng'ishote ake nitobiri inkirik nitushuli osarge, weilata. Neyieri si ormushele kando. Nitodol ajo eetuo nitushul tenebo. Ore apa enadaa tormaasai na kishori iltung'anak lijo intomonok, arashu ilaibarsak, kulo tung'anak lotumurataki det eneton eshal orbae lenye. Idol si ajo, endaa sidai oleng naisho iltung'anak metareto enaa oltung'ani loure eilata, nitushulskini ormushele peyie etumoki ainasa enatoki arashu nemerikayu inasita ake enadaa. Na idol ajo keretu osesen lenye amu, ore ake eshal oltung'ani arashu eton ebayie

Ore tenapisha na kadolta olchamba arashu olchamba sapuk oleng nadolta si oltarakita otii oltungani atua najo na pilo alimu ajo ore tenapisha na yiolo ele tarakita na itobirita enakop ashu ekesita enewueji ore ena anadolta enapisha adolta etuuno kuli tunganak entoki naji irpaek ahu nkano netabakie taa enkata napoito kulo tunganak apuo akesu irmatunda lenye ana enatuuno ninch tonduat enyeidol ajo etishipakine kulo tunganak esiai enye amu etaasaa esiai esiai enye mbaka nebau enkata nataa kegira aitobir akes peyie epuo atum irmatunda lenye tenkoitoi sidai idol ajo etum tonkoitoi kumok amu ore ake pekes na kelotu esiai kepuo ninche aendelea esiai enye orbiasharani enye tonkoitoi kumok.

Ore tenapisha adolta oltungani otii ninye arashu otii ninye atua olchamba lenye nayiolo si tiatua enabae na kadolta ajo ore ele tungani ishope ashu etiride makeon aishopo nkilani esiai etii ninye atua olchamba lenye idol si ele tungani ajo eeta entoki nanapita tenkoriong enyebneeta sii entoki naibungita tonkaik enyenak eoshito rnotki naibor ore palo ailimu ajo kanyio epirita esiai esukunya penetipat enasiai tenkop aang na kadol ajo ore ele tungani na oloshi ooshe olchani tenasaa egira aremisho, idol ajo sidai enasia amu lre ilo shani ooshi olchamba nakeaki biotisho olchamba a ketumoki ataara kuna ngwesi kutitik nanya olchamba peyie ebulu esidai, idol ajo sidai enabae oleng amu ketumoki olchamba atubulu esidai ometabaki kiwango nakesuni meeta enkae bae toronok.

Ore adalta enapisha, na kadalta oltung'ani. Kadalta si entoki natubulua nanyori tenkalo ele tung'ani. Adolta si ajo ishope ele tung'ani nibung'ita nena tokiting tonkaik enyanak. Ore naa alo alimu enaa kulingana nadalta tenapisha, ashu penetipat enasiai temurua ang, naa sidai oleng amu kisho ena kujita natubulua arashu ena sukuma natubulua tenewueji, iltung'anak biotisho, arashu kitapaash moyiaritin enye, nasidai si toseseni lenye makeon, oltung'anak oleng. Idol ajo, endaa ena tormaasai pookin. Idolta si ajo ore penetipat, na idim oltung'ani atekesu arashu atadotu kuna skuma nituuno oltung'ani, nilo si alo amir tosokoni, neponaa nitum iropiyiani, na idol ajo ilotu oltung'ani ni lisha ormarei lino eimu enasiai nituuno, eimu kuna sukuma nituuno tenewueji, nitum si ropiyiani nilakie school fees onkera inonok, tenimiata enkae siai, nidol ajo, enkoitoi ena netum oltung'ani iropiyiani eimu nkaik enyanak nataasie esiai keon, esiai enye sidai natong'uarra.